Ore ake pee imin enkare eton eitu aoku, nang`as aton ilkuti daikani metushukunyie. Ore ake pee eitu eshukunyie naing`uaa iltooi teine ompaka neshukunyie.